En ireyuu okeree biik chemi tabantaban chekayumng'ee akomiten biik chemi lain chekabang'an lain cheboru kelee barnotik chetieme kobor akobo biteenywan nekibo keny, akomii kora koborchin biik elekiitebto biik en keny akobo biteet nekikaran nekitokobo keny, ikeree kora ilee bichuton barnotichu mii lain ko katerekitun en ikoo en kalaket.

En ireyuu okere lokok oeng chekoruyo en kitanda, iboru kelee teseta konyoru konyoiset, niton kobokomonut asikobit kesor lokok anan chii aketukul neimuche komioni niton koboru kelee sipitali ireyuu ak komii takitariek koboto sikiikab lokochuton ak cheteseta koribe ak konyoe kokere kiit neuu lokochuton, iboru kora kolee chii aketukul nemokying'e toretet ketoret asikobit kosob akonyor borto nemie konyorching'e en yuton.

En ireyuu okeree biik chekoruruchok ak okeree elekakisir kelee Azimio La Umoja kotok kelee miten chamait nekobwaa asikobit koyum biik kong'alal koboto komiten kondoik cheng'ololchin bichuton akobo emet akobo siasa kora, botoo kora Kong'ololen kolee toos wendito ano boishet en serikali, ng'ong'wech eleyoito kasiit kasinyon kasinyinywan akichek serikali en emenyon eleyoito boishet.

En ireyuu okeree biik chekayumng'e koboru kelee miten tumndo nekeyoe nesibi bitetab keny, iborchin biik olekikiyoito kasiit nebo keny ak elenyolundo keyai kasinoton, ndiker meset ii komiten tukuk ainaina chekeboishen chekibo keny, kora ikere ilee miten chito nekotonon ak konam kong'alal kotok kelee arorchin biik kiit nekoyoe en keny.

En ireyu okere lakwet nekotonon akotese taa kosomoni iboru kele ireyu kokakiyum lagok sikobit kinet akobo tuguk chenyolu konai, toguk kele miten konetindet nenete lagochuton koraa, sukul ireyu koraa elemuche kinyokiyumen lagok ii ak kinet konai kit agetugul nenyoljin kongeten minginotenywan agoi yetunenywan ,nitok ikeree ile kotoret sigik asikobit kongomekitun lagok en kasarta nebo ingunii nenyoljin agetugul kosoman asikobit konyor ngomnotet ii ak ngulotiet nebo koyai kasit nekimokyin en tai nekakibaa.

Ane komoche boisioni amu sait agetugul koimuche inyoru nyosutiet en oret ngamun miten bik cheyoe kou ingen koyai boisioni ako mongen ikere korak ile korobon ireyu akokabaa bik en oret koma en banganenywan netot kobit nyosutiet aketugul neyoe kobet bik sobonuekwak ,so en ireyu okere momiten banganetab bichu amun tot kobet oratinwekuak ko kiran okose okobo koroi kele bichu komuch korus kee togoch en togoch ii ak kobit nyosutiet.

En yu akere ale sipitali ole muche ketoretin kinyain, akere lakwet ne kiumian eut ii, kinyoe ketochin eut ii asi kobit kosop, miten kora dakitari netoretisie, ikere kora ile kaker kutuswechwak ii asi mabit kosich miondo ake tugul ne maran ko katinye ake si kobit konamda ingo. Miten kora kele oo toretet akot kitoreti chi tugul en ireu, ko nga lakwet anan ko chepyoset anan ko boiyon, komuchi konyorchigei kanyoiset ak konyoru kora dakitariek boisienywan nemuchi koyai ak kosich chepkondok. Kora koboru kele tesetai kanetisietab dakitariek asi kobit kobwa nyokotoret piik en sipitali konya piik.

Ndoker ireyuu okeree karishek, soo konyone metinyun bandab oratinwek en biik chebendote kesoitote anan akot komiten chebendi kasishekwak kobune karishek, korak ko kikokon ketech oratinwek kokoronekitun amun indoker ireyu okere olee kikitech komie ireyuu, kikimin mauwek en tabantaban ak koteseta boishet nekararan.

En ireyu okere ole moche ngomnotet nebo daktari asikobit inyaa chito nemioni anan icheken chito nemioni ,korak okere ole moche tuguk chekikoche sikobit iter miondo nekotinye chito nekomioni anan ii korak konyolu itinye ngomnotet nebo inyaa chichiton ak iororchi komie elenyolu kiburto ak koraa konyolu itinye kerichek cheinyoe ak ikochi asikobit kobokosob.

En ireyu okere kondoindet nekibore Raila bokomonut amun inendet kokikobor kit netesee taa en sirkali ii ak koororu kole yoe nee sirkalitab emet ii ak konome koraa kwororu kole nyolu kebenditaa ano ,chamat inendet kot misink amun imuche koyum bik ak kongololji kotikon elenyolu koburto emet ak konet koraa bik kit nenyolu keyai asikobit konyor kasisiek ii ak keter kit agetugul neimuche koib bananda ak kenam emet kinde tai

Bokomonut boisioni okere ngamun ii kayum lagok koker kit nekinete miten mwalimu neinete kit netesee taa, ikere koraa ile tuguchu kotuguk cheyoche koyai emet kwaotai tuguk chebo inguni chekokobit chekimomi en keny ak koyai lagok koraa kocher tuguk chetom kai kekere ii chemuche koyai boisiet koik roisi ak konai kole ne nenyolu keyai asikobit keyai emet kwo tai, nyoru ngomnotet konet bik alak ak ichek chwbwone, ikere ile bokomonut koraa boisioni amun kakonam kotikon lagok kotogomengech konai koke kiyoe nee en sobet sikobit kebaa tai, mokochin lagok koyemaat omongen kit nekiyoe.

En ireyu okere kondoindet nekirupeiwotab kondoindetab emet William Samoe Arap Ruto inendet ii kikainenyi kokikikure Rigathi Gachagua, inendet kokiororu akobo kit netesetaa en emet ii kongololjin bik akobo kit nenyolu keyai ak kotikone bik, korak inendet kokitekisi kondoindet ak kotekisi bikab emet inendet ii kokingololen akobo kit nenyolu keyai asikobit kinde bandab tai kit agetugul, kotoreti koraa kondoindetab emet komwochin akobo kit netesetai en emet ii, koraa kokiwendi kokotote bik ak koyoe tuyet en kanisosiek ak kolosu anan kolongu kanisosiek chetomo kotebi en komie.

En ireyu ndokerii konyone metinyun lokok chemiten sukul mitenkel kiboe loko chuu koraa en sukulii sikopit konyor omitwoki ikere kora ile lokochuu kokakilech komie tililen ako ngomen ingen olekiburtoo kikinet konetin okopo ngomnotet ak nguliotet toku kele koraa lokochuu kotekisi sikii ak kotekisi konetik asikai kobure kounu, koraa ikere ile konetik kokikoyai kasit nekararan asikopit kobur lokochuu en mieindo ak kalient kikobwa lokochuu ak koyum gee ak kinet olekoburto kipakenge ak kepjei tukuk komie momii neokere koreben inko omitwoki chekokikochi ingo.

En ireyu okere lagok chekoburio toguk kele mi kii nenetekee ii ak komi mwalimu ne ororjin kinekiyoe asikobit konai kit agetugul nenyoljin, miten karik chekokindeji meset ii asikobit koboisien konetengee ,ireyu kotilil ako kakibangan ,lagochu kotililen korak ako kalach gee komie asikobit konetkee ak konai kit nekokinete konyor ngomnotet ak ngulotiet.

Kararan boisioni amun toreti konyor lagok omitwogik akonyor boruek chemiachen ak ingoroik ak keter mionuokik, ikere ile kokiipji tugul cheome ii asikobit kotokoter koechekitun ii ak koyai icheket koboiboitun, miten koraa kele ireyu komiten bik chebwonen kila ak kila konyokotoreti logochutok, bokomonut en bik cheo tuguchu asikobit kotoret lagochu koechekitun ak konai koter kit agetugul neimuche kogon yomsetab chorset ii anan kobakach kee lagok ii ak kobakach tegisto ak kobet kit neyoe nekararan.